KIgonde kipagenge nebo meng'ik ab emet ripet ab amitwogik kot mising ngamun uiy ole keibundo amitwogik koyob emotinwek ab sang ago kimuche kemin tuguk ak keyai koik amitwogikyok. Kora ko ngot kinam keib tuuguk en emotinwek ab sang konyokoigu kali kot mising ago kochin meng'ik ab emoni koimge kot mising ngamun wendi barak beit ab amitwogik konitet komuch komanyorjige amitwogik biik ele oo ngamun mi ngweny olyet ab sobenywan ago kora komuche konyor lagokywak malnutrition nitet kora koyae bortab lagok komatkorut ko kararanit.

Kikong'eman kot missing' sapet en emaninyonet ngamun yan kokopit kemeut ne ngolal kopele tuguk kqpisa kotare ngamun kaititiet ne miten. Kora kopele tuguk cheu piasinik konyalu kepitee aba kora aba kora. Ko nitet ko kokokom asenet amun yache apaishen kerichek aba kora. Ako kora ko ngoropon koet ropta saidi ko nyukopel minutik chukachuk. Ko kokoparan kot missing' ngamun wrndi ng'weny temishenyun ako manyorchinegei kelchin. Kora ko miten tuguk che nyalu asupi en mbarenyun. Ko ngoek kemeut missing' kong'emwan tuguuk ako notet koistai kamang'enenyu nepo kasishekchuk.

Eeeh tetwan kakwautik che nyalu yan kapun kariit ak apaishe mpesa alipani rapinik so kou notet ko yan matinye tuguk fuliza o atinye rapinik en pochi ko ui ole anemundai rapinik alipanen kariit apaishen mpesa amun miten fuliza. Ko kakwautik che nyalu asup ko nyalun alipan fuliza koron asiko yetya kokonanan kasarta alipanen mpesa rapinikchuk chepo kariit.

En kasartab covid-19 ko kasarta nekiuiy kot mising, ngamun komomiten ole imuche isiken rabinik ngamun kimokichomdoi kebendat anan ko kechobot kundishek. Ko kianam mung'aret ab ngokaik ago nitet ko kitoreton kot mising, ngamun kiomuche abai ingkenik chutet ak aalde maanik ak onyorchige kelchin ko rabishek chutet che kaaldaen maainik aalen magutik ab kot ago kora ko kingo kait covid-19 ayai temisiet neo kot mising ago kyamin tuguk cheu ngwek ab kipgaa ko nitet ko kitam oldechini biik ngamun kigakomogomiten ndonyoishek oldechini biik ab kokwet ak anyorchige chepkondok che otoretenge en sobet.

Ki ko ngem temiik missing eng county nebo Narok ngatutiik ab mbarenik ngamuun ii kimiten mbaret ab serikali ko kigonam temiik ak ko biteet ko kirutos minutiik kwaak sikobiit konyorjingei rurutiik che kororon ak ngandaan osnet noteet ko ngemaak tuguuk che chaang ngamuun kingeonuu biiik choon ndet ko kiakomiin biik tuguuk che chaang che kiakomiin ko biteet ko kikogochiki asenet amuun kimatakobuut amitwagiik kwaak.

Ingewekwan rabinik en b biashara nenyun ih akonoren mpesa anan ko bochi la biashara ko nitet ko kikotareton kot missing ngamun ih ibure rabinik en yoto amatuae ki Ako ribakse kot missing ako yutet amuche akonoren rabinik chebo emergency asimaboisien komanai kora ko rabinik chutet ih ko kikotesak baisien nyun kot missing ngamuun faita nekasich en biashara nenyunet ih atesieni yutet akanai ale kabo biashara chu ko chu kabo magutik chuk ko kikotareton missing

Ogere tuguk che chang kot mising yon omoche awalawal minutikyuk ngamun monyolu amin tuguk cheu biasinik ak kityo amin marakonik kosib ge kounoto ngamun tuguchutet ko kerege en ng'ung'unyat ko kaigai inamin tuugk cheu marakonik ra ak onde bandek. Ak kityo amin biasinik koton kora onde bandek, amin marakonik, amin biasinik, ko nitet kotoreti ng'ung'nyek korib ng'ung'nyek kotoltoloik chemiten ng'ung'unyek ak korib ng'ung'unyat ko kararanit en kil ak kila.

Kikotareten kot missing konoretab rabinik en soet ngamun, nitet amuche ayakta rabinik Yoon katinye denishek, amuche ayakta en chakchinet koba olekamache alibanen denishek amawesten kasarta nyun Ako kora ko yoon kamache keibuan kit en elelo amuche ayakta rabinik ih aitya keibuan kiika nyonet agoi olekamiten Ako kora ayamise bik chemengech kobaishien mukswanotetab soet kokoniren rabinik ngamun en chorset nekokoet got missing en emoni. Ko agere ko kararan ane ikoneren chito misuaknated tab kasari rabinik kuk ngamun ribotin kot missing maimuch konyorchike chorindet en chakchinet

Tinye kelchin kot mising korik ab selele chebo kasari ngamun imuche inde mbareng'ung ne ming'in ago imuche imin tuguk che chang kot mising en orit yotet. Ak inyorjige rurutik che kororon ago minutik chutet che kagimin en selele orit kotinye ndonyo ne kararan, ngamun koruryo ko koronegitun ago mokiboishen kerichek che chang kot mising kou yon kogiboishen ele yatat ago mamuch kotar beek en chokinet kou en kemeut ko tililen kora minutik chemi orit en selele inotet mouchemiten ole yatat ng'amun sib kotore beek ngamun ngolal kemeut konyokobel tuguk kosib kotore beek en ng'weny konam koyomnyo ko chukomiten selele komi komie ngamun kourok ago ininage beek komoome beek che chang.

En kasarwek chu bo Ra kikoyai simoit tukuk chechang missing ngamun imuche ih download abit nebo Bank aketugul neboisien komitet ih agere konyumnyume baisietab simoit boisietab konoretab rabisiek konyunyumit kot missing ngamun ih malasima iwe akoi bengi Yoon kemoche iwe akoi bengi Yoon kemoche ibaishen rabinik kuk. Imuche ibaishen simoit Yoon kemoche iakte rabinik kuk asinyorchike libanetab tuguk en chakchinet Ako kora kikoa sefenchi bik saisiek ngamun ih mamiten sait nalen inawa bengi ibanem asiitua inyabaishen kot ko kemae ilubanen fees ilubani en simoit ngamun itinye bengi nekeboisien.

Nyoru minutik chekokiminji selele chebo kasari ndonyo nekararan kot missing, ngamun iniker tuguchutet cheko kokinimji selele ko rurikwak koo woo kot missing kou kosir yon kokiminji eleyatat ngamun koripok kot miisingmomiten betut nekelelen kabar kemeut alan kabar koristo miten olekararan ako kora kotinye ndonyo ne oo kot missing tuguchutet ngamun mongung en alyet neo kot missing, konitet akere kotoreti temik konyorchinenge kelchin neo kot missing akotoretengee rapinichotet en sobenywan.

Chang uiynwek kot mising che kimuche kebun yon kagikoneren rabishek simoishekyok, ngamun, mara igoneren rabinikuk kotko chang'a mising, ak kitya koswapenin swapaek rabinikuk ko nitet ogere ko kit neu kot mising. Ngamun mara kogepangan rabinikuk komie mbore teibure kogakeibenin ko nitet ogere ko konu hasenet neo kot mising ngamun koborun bongonutikuk che koiting'en rabinik chotet.

Ng'eme legut ab temik ndonyo nebo emet ngamun, mara komin temik tuguk che chang chebo, che konyolu keboishen komin amitwogik tapit agenge ko koron kobore koib koba ndonyo komosiche ndonyo ne kararan ndamun chang biik che kotem tuguchotet. KO agere kong'eme legut ab temik ngamun monyorchinge kelchin ne kararan ko ayomise temik ole komin tuguk che terter matkomin tuguk che kerge tugul, ngamun koron kogib koba ndonyo komobokobendi e ndonyo ngamun koomin tuguk che kerge tugul ko nitet koweche biasagara nebo tuguk ab mbar.

Bitu walutik chechang kot missing ingisiptechi minset keboishen namun nitet koyoe minutik korut kokoronekitun kabisa akityo koron kakisember ko tililekiyun kot missing ingamun kakinde jeturek cheomotin ako kokisipchi koirchin korichi olemiten minutik oo kora ko koron kenyorchinkei kesutik chekororon kot missing ingamun kakirip minutik chuton ak keripen keturej oo koraa ko koron kokiib koba indonyo konyoechikei minutik chute ak kesuyik chukan.

(payball) ko kit nekikonoree rabinik neimuche iyat asikonoree rabinik kuk asinemuu rabishek konyaluu itinyee ID nengunget ak (number) chebo simet nguk ak (ATM card) nengunget

Eng anee kiracheng bik chechang kotoreto eng imbaret nyuu amuu oo kasit eng imbaret nyuu nitet ii ko kikonyumnyum kasit eng imbaret nyuu

Yon andai rabishek chun kochang uinwek chekenyoruu missing kou iwee tuket netinyee ( network) nemakararan komuch iyote eng uindoo missing

Kong'eten keboisien mashinisiek kab imbar agere kikotaret boisietab temik kwo ngueny kot missing, maimuch kobirtage Yoon tinye mashinisiek kobaishen en imbar kouu Yoon ilule imbaret ng'ung ih koimuche icheng ting'et akomakali kot missing iluban Karit kora ko miten ting'ok chekikechob chesemberi minutik ko en bik chetinye imbarenik cheechen ih komuche kobaishien mashinisiek chutet asikouon karibchi kasarta kora ko tuguk cheuu, kokikowal komatkobirtoke temik missing ko kikoyai mashinisiek chutet kwo barak kang'unyng'unetab amituakik en emetnyon kokikonyumnyum beishek kab amituogik kosir olikitamkebaishen eut.

Hee ribot kot missing libanetab rabinik ibaishen mpesa kosir chekikere amuun ih rabinik cheitinye en mpesa koimuche iluban tuguk kuk komanai chi kole kebaisien mpesa pin chelianotin Ako manyunyum konai chito mpesa pin chekuket . Kora kokikobos betetab rabinik ngamun, komuch kobetyo en nyumnyumindo nemi barak kosir Yoon kakiboisien mpesa, hui ko betyo ngamun bune korista magikere

Amitei orit eng kipakengee neboo temik ngamun ii temishet ko kit nekonuu keljin missing ako malazima itinyee mbaret neo missing akot imbaret ne kitikin ii kemuchee keai temishek akenyorjike keljin missing kikiumkei temik eng kundishek komuchei konyorwech serkali akotoretech eng temishet

Kirabet rabishek kobun chorset ab simoit akonitet ii ko ngiranai alee kakeibanoo rabishek abirji simoit (customer care) cheboo (safaricom) atyaa arorji atya kolenjo awekta (message) neibaruu ko eng nitok kikiwekwo rabinik chuk komii komnyee

Baishet ab tingoshek eng emet nyoo ko kikonyumnyum bandai tai neboo temishet eng emet nyoo amuu inyumnyumnjin tinget saishek cheboo mbar akotoret bik chetinyee tingok ko kokisich kasishek cheae

Yoon amae ayakyi kanyitenik kyum rabisiek chemiten ka akomiten olelo amuche abaiishen Kenya commercial Bank ingamuun nitet kochaktaen Ako mamiten rabinik chetile kole kole Chekakiaktoen koegere ko kikonyunyumwwan missing sabet nyun amuun amuchei ayakta en chakchinet kokaboisien rabinik awe akoi bengi asiituan aboishen rabinik, amuche ayaktaen aakto kobun simoit akoityi kanyitenik kyuk en chakchinet mamiten chekebore kalany karit abayakete rabinik acha abaiishen simoit kityo Ako ba rabinik komie amaberos

Kiketuyekee ak temik chechang kot missing akikokonech keljin missing amuu kimuche keamwan kelee kiminei tuguk cheunii raa atya ko gurubit akee komin tuguk alak sikenyoruu ndonyoo

Ngotatinyee siling sosom amuchii abaishek rabinik chutok eng aliet nemii barak missing akoi koyam tuguk amuchii andee (aviator) atya anam achezan komuche akot anyorjike akoi elibut akalchikei makutik chuk

Mungaretab kiwoto ko kikoko keljin neo kot missing ako ngotutik kwak kokoromen kot neo missing ngamun bichutet koicheket komine tukuk en sabarit agenge ako korun kekesen kekesen koraa tukul kipagenge , ko nitet ko kikokochi keljin neo missing ngamun minutik kwak korurtos kot komie akonyorchinengee keljin neo kot missing yekakoib koba ndonyo ak kwalda. Tinye koraa ndonyo nekararan minutik kwak ngamun tinye quality nemii barak ko nitet okere ko kikokochi keljin neo missing temik chemiten ngweny.

Kingewal rabishek ab kenya ko kikinyorjike bichinkwek chenga missing ngamun kimii rabinik che kikakikonorok eng (group) atyoo makinai kelee nyaluu kewal rabishek chotok kiai (group) nyoo kowaa ngony missing

Nyorunen kelchin neo missing temikab gaa ingwalda icheket tugukwak kwoldechi aliik kosir yon kokiib kobaa emotinwek ab sang ngamun kor kooldechi aalikyik ii konyorchingee rapinikyik en chokyinet akitya kotesen mung'arenyin en chokyinet ako kora ko choktooo tugukyik ngamun kanyorchike rapinikyi en yutet ak koron kora kokakotesen mung'arenyin kosir yon ko kiib kobaa emotinwekab sang amun karon kokiib rapinichutet ii konyokotile serikali kochoren temik kokoron kokobut mung'aretab temik.

Masaek kotinye kasit neon kot mising Neu Nebo sonoek ako nitet koyae kwanyik mising en ulinywanet konitet agere kokikokachi kelchin neon kot mising ngamun imuche konab sonoek akitya kwalda konitet kokachin rabinik chechang kot mising ngamun mi Barak aliet ab sonoek kot mising en olimbo en emoniyonet raa kongobwa watalii emoninyon konyon kwaldechi masaek chuchok akitya kokor kokakotech emet akokoraa kokanyor chigei kelchin icheket en rabinik chetareten gei en sabenywan

Mborokwo chebo temisiet ko biik che echen chetelelchin temisiet en emenyon, konitet kora kokikoyai temik konyorchikee kelchin ne oo missing angamun ngekoo rapisiek chebo temik kokon serikali kotoreti bichutet koipchin rapinichutet asikomuch kotesen tai mung'aremywan ne bo temisiet akonyorchinengee kelchin akotesen temisienywan kokokisiken agechek biikab emet amun mororuu amitwogik yon kokitoret temik kyolchi tugukchwak chebo mbar.

Kikosich iman temik keljin missing eng aldaet ab (ovacado) kobaa emet ab sang ngamuu kimuchee keam ko lokoyat koraa kimuchen kechopee mwanik ak tuguk che kerichek kikwai temishet ab ovacado kobaa barak missing

Chang oratiwek cheimuche keboishen kibagenge nebo biik en emet kotoreten chemengechen chemungarainik cheole rurutikchwak ingamun ii biik temik chemengechen ii kokilekjei kot missing boishen imparet nemingin yoen minutikchwak ko oratiwek chekimuche ketoret konyirchikei olikchwak ko kinet icheket olekitemtoi imparonokchwak i ak olekimindoi tuguk chwak asikonyorchikei rurutik chechang chemuche kwalda ak jwalen tugukab kaa ak kora kotoret konyorchikei chepkondok.

Kaimutik chenyoru chemung'arainik kab oret en kajiado kochang kot missing ngamun ih momiten ribsetab kaliet en olinywanet kora tenden oratuniek en olonyuwanet imuch tot keribe icheket, tokokochi chito netos lubani kolabat . Ak karit nitet ko kaimut neo missing ngamun kayai mung'aret tab chemung'arainik kwo ngueny.

Chang kabiloshek chebo boishetab rabishek en emenyon bo Kenya ako emotunwek chetindo cheu chuton kou Tanzania ak Uganda ngamun rabishek kii kenyorchin missing temishet ngamun temishet kotinye neo kot missing ako tinye rabinik chechang ngamun imuche item imbarengung ak ikol minutik kuku kii ak koruni imuche ialde ak inyorchigee rabishek chechang kot missing ako imuche itoretengee en sobengug. Tukuk chutet koraa kotoretin inyorchigee maitachi chekuket chebo koo ak ityo iliponchine Lokok kuk school fees.

Oleribtakei temik simakingalil ko konai icheket kolee tuguk chekamin konyaljin konyorchike keljin netyaa nyaluu konai kolee beit ab tuguk kwak kwataa

Temik ko nyorchinige indonyo en olan tugul ingamuun ih imuch koalda tukuk chik en en kaa anan kwo indonyo Alan ko sungukanat kokwet Alan ko imuche kwo olelo akobo kwalda tuguk chik ko nitet ko kikokochi missing ngamun kor kaalda tuguk chu ko nyorchinige kelchin neoo kot missing akonyorchige kotesak sabet nyin en chakchinet ngamun tuguk kab Imbar ih komaibe kasarta negoi koruyo akoalda konyorchike kelchin

mache kosir bengiit tab posta bik chenyalu kokisomachi accountant Ako kora konyalu itinye kenyisiek taman ak sisit akeba barak kora konyalu itinye ID NAMBA nebo Kenya Ako kora ko manyalu kosir kenyisiek kuku sosom sinyorchike kasit en beng'it nitet chee ngamun mamache chorset

Amuche ayakta logoek chuk Koba Tanzania kobunkarishek lorishek cheibu amitwagik Koba emenyon ba Kenya ako koraa amuche arat ak selele akitya Asir Kole bendi olekile akonyalu konai Chito nekile akitya Asir hi nambarishek ab simoit asimabetyo logoek chotet akonitet kokonon keljin neon kot missing ngamun anyorchinigei rabishek cheimuche ataretengei en sabenyun

Kikuree tuguk chotok (trolleys) ako ikochin bik kondee tuguk kwak che kakwal asikonyunyum olatesetai kwalishek ako ribei kasarta

Nyorunee keljin temik amuu kwalda tuguk kwak konyorjin kee tuguk chemachinkei ako koraa ko kabaa kirwatee akee tuguk ko tesagsei rabishek kandas tilee sirkali rabishek icheket

Keelutik chebo keropta rurutik ko cheu kechorenin tuguk ak kityo inyorjige hasenet neo kot mising ye kairoptate tuguchutet ama kityo kelipanun rabiniguk en kasarta ne nyolunot.

Kikwai tuguk chekororon kot missing kipagengeit nebo temik en roptaet ak ibunet ab tuguk ab temisiet kou temiik ko kikochop kundisiek chekiyumgee icheket si itya ko yeit kipagengeit nebo temisiet kandoik kwak ko imuche kenai kewelutik chebune inendet ak ketatuan en kasarta ne nyolunot ako kora kokochin temiik konyorchigee tuguk chemine icheket en kasarta ne nyolunot ako kora kokochin kora temiik konai kewelutik chenyo chebune ak itya ketatuonji

M-Pesa kokigonyumnyum kot mising konoret ab rabishek ak koyoktoet ab rabishek ko M-Pesa konitet ko agenge en tuguk che kikisiptoen boishet ab rabishek ngamun kigonumnyumchi biik chechang saishek. Ngamun monyolu iboishen rabinikuk ile kelany karit ibchi chito rabinik ne koyochin, iwendi kityo tuget ab M-Pesa ak kityo idepositen rabinikuk ak kityo iyoki konitet age ko nyumnyumchin biik kasishek chechang ago kora keboishen en mung'aret kot mising ngamun toretin ialde tuguk.

Kikotokos kot missing mungaret ab kiagik amuu kikonai kolee kiagik kotinye tuguk chechang chekibaishe kouu tuga ab chekoo ako koraa katatek kwak kebaishe eng imbar

Wektaet ab aisurushek ko kigotoreton kot mising ngamunkiosome ole oboishen ayaen kit nebo maana ago wektaet ab aisurushek chutet komakiwektoi en chokinet. Tienge kasarta ne kamuan ole owektoi en kasarta nekile. Ago nitet ko kigotoreton kot mising ngamun kirayaen kasit ne kiomoche ayaen ak kitoy en wektaet kewekto komutyo momiten haraka ta kityo koger kole iprogresseni en wektaet ab aisurushek chutet.

Ko atach icheket akaarorchi akono beit alechi ataa nii akamuchii atilun sikobaibait alik ako kaalde tuguk eng kaliet

Imuchi iyalee (credit) ibirchi bik ital (data) taretin koraa iyaa kasit eng gaa nemewendi ofis

Olon oldoi rurutikyuk koba emet ab sang aboishen kobuun ole itabanat ngamun nitet koyae kowek rabinikyuk en chokinet ak kityo komakiibenon rabinikyuk. Ago kora koite tugukyuk en chokinet komayachegitun. Kosir yon kogiboishen mong'irito ngamunkoron keliponi kobune serkali rabinikuk agonitet kimuche ketilenin aisurushek che kiiboisien iyoktaen rabinikuk anan ko mara kechorenin rabinikuk biik che koen eunek en serkalit.

Amuu abaishe (data) akomuch matinyee rabishek chotok bo (data) koraa mara koimaa (network) sikochelewan rabishek che ayatoi

Chang' kewelutik kot missing cheonyoru yon ocheng'e chemung'araik ngamun mara ko mi barak, konde tugukyuk koba olyet nemi barak anan ko kotonome mung'aret koui nia anyorchigee oliik chekororon ngamun mara ot kotom ot anai beisiek ab tuguk komuch konyokochoran chemung'arainikchutet ak koibenon tuguk en beit nemi nyweny chekonyolu anyorchigen rabinik chechang missing cheomuche atoreteng'en en sobenyun ak kitya atesengen ak ak biashara nekanyunet ayai koet.

kewelutik chonyoche anyoor yoon ioldoi rurutik kyuuk iih ko mara komonyoru kastomaek en chokyinet, ago kora yemasich indonyo tuguuk chegoldoi komuch koyachegitun ak anyoru asenet neo kot mising ngamuun maatlda tuguk chugichen, ooh kora komomii chi neole tuguk chegakonunyo moe biik tuguk chegoron en afya nenywanet, kora komara kechorenin tuguk guuk konitet kogonu asenet neoo kot mising ngamuun motoinyorchigee tuguk guuk en chokyinet chegetinye.

Chekoo konyaluu kiun kinaik ab tugaa atya kiilee mwayataa nenyoluu keribee kinaik ab tugaa akindee teronik anak ko kalanishek ako chito neibu chekoo kotilik missing

Nyaluu ko bik chetelelnin rabinik ko bik che ikutos biik chetomoo kopendotii koraa ko bik cheinete eng mutyanet koraa komii bik chemasoman kiarorjin ako konun logoywek cheboo rabishek

Ng'endekab chumbek ih, ko kokomin temik chechang kot missing. Ako akenge nebo temik choto chebo ng'endekab chumbek. Ng'endek chutet ko tinye tuguk chechang cheteche bort6mi barak beit nyuan Ako nitet ih kokonech kenyorchinege kelchin neoo kot missing kouu temik, kora kokonech kenai tuguk chechang akobo marakonik chutet Ako taretech karon Yoon kakialde kenyorchinege indonyo nekararan kot missing ako masase Ng'ung'ungnyat agetugul komuche kemin en olan tugul akorur ta kityo kemin en kasarta nenyalunot

Barnotik ko kikonai kororonindab keba emotinwek che loen ngamunmi barak rabisiek eng yundet ko kor kawal kobunji emoninyonet iih ko konyorjingen kelchin neo kot mising magou yon koyoe eng olinyon akomuche koyai konyorjingen kelchin neo kot mising akotorer bikab emoninyonet konyorjingen chepkondok chechang kot mising akotech agichek emenywan eng chokinet.

Tuguk ab imoar missing komoche ropta nekararan ko ikonam kolal kemeut ii kobendii ngweny rurutik en impar indamun kabel kemeut Tuguk chutet kou kora ko kakoyai temindet kwoo ngweny mugarenyen kora kokochin temindet kowoo ngweny kamangunenyin en temushet ako niton ko mara kotai temindet kostoekei temishet ak konam koseret en sobenyun.

Chemungarainik eng oleoo ko kikocham rabishek chekibaishei simoit ngamuu chakchin simoit kolenji rabishek chetya chekaibaishei ak chekainyoruu

Uweso fund ko kit nekikotaret neranik chechang mising konyorchigei tuguk chetareten gei en Sabet nyin uwezo fund koraa ko kit ko kit nekikotaret bik tugul en emet nyon anan neranik icheken Kou kipsomaninik Chemiten University ak college ak tvets komuche kosam loan chetareten gei en somanywan akot komuch koluban fees koicheken akitya Karon yikakosich kasinywan komuch ketilen lakini kongetilen kounon kokakomich konyorchigei taretet mising icheket en sukul amaim sikindet kochengin rabinik chechang kot mising en somanenywan